Ore entoki edukuya nifaa pias piidol ajo keinguritai engop inyi naa tuuno enaa mboosho toongatitin naapaasha amu kibooyo enapata enterit enaa nkariak niponaa sii empiron enterit Ore eniarre naa ore piiunisho nimbelekeny intokiting niun amu kisaidia aponaa empiron enterit naa kitayu sii imoyiaritin ashu intokiting nainyal olchamba Ore enkae toki naa tipika imbenek naatouto amu keisudoo enterit amu kibooyo enkare nainyaleri naa ore katitin nifaa pias kuna naa katitin are

Ore nanu ntokii naidiim atejoo naa kadolita ajoo kegirai amirishoo amiir mboga, negirai amiir lmatiriesi. Neeku keitodoluu ajoo ore nkiromore o obiashara naa sapuk.

Ore entoki nagira etipat tena siai na kidim ailepunye esiai olaramatak na kidim aitayiolo laramatak kumok tipatisho enkiremore ashu ontokitin nakidm ailepunye neyiolou ntokitin naifaa peeta peramat ntokitin enye ashu eeta ilchanito ooshoki neaku inaka nanu ajo

Ore naa entoki naidim atejo naa ore entoki naifaa nees ilairemok naa piibelekeny eunoto oo ntokiting nijo naai nijo taata eneun mboosho, ore taiseri neun irpaek, neija aibelibelekeny peyie errip enkulukwoni peeminyala. Ore enkae, enkae oitoi naifaa neitumia ilairemok naa peyie epik inkujit shumata inkujit peyie eneku enchan enaa teneim enkare nimenap inkulukwon

Ore entoki nagira aasa tene naa enkiteng' egirai aibung' peebaiki nadolita iltunganak oibungita enkang nadolita enkang nadolita olale loongishu neeku egirai naa aopare aibung nena kishu peebaki ena piishori olchani

Ore nanu enaidim atejo, ore ena siai naa kegira aitobiraari tenkopang amu mee iltung'anak kumok duo loota ena siai kake ore lelo kuti loota naa egira aun inkulukwon tenkoitoi sidai negira aarrip, negira ashum peyie, peyie yiolo tolameyu nishori inkishu peyie menya inkishu olameyu.

Ore nanu enaidim atejo tenewueji naa lazima peyie iyata intokiting pookin naitumiai tine enaa lazima peyie iyata, piintuku inkaik, naa lazima piintuku nena tokiting duo nilo alepishore naa lazima piisuj, piintuku irkin lenkiteng, lazima pien elukunya, lazima piyata nkabuts, naa lazima piiyiolo pemiure atataaniki enkiteng'. Ore sii enkae naa lazima peyie inkenoo enkiteng' esidai anaa aen inkejek aenaa tewueji niyiolo ajo meeta peyie kitaara ashu kitorwa. Naa lazima piincho entoki nanya pee in keep busy igira alep enkiteng. Neeku nena tools naai nanu ajo lazima peeta oltung'ani peetumoki atayiolo ataasa ina siai

Kaidim nanu atejo enetipat ena siai amu ore naa oltung'ani eneeku keeta inkukun kumok naa itum irmosorr, niindim arimira lelo mosorr nitum impisai. Ore ene are naa enebulu nena kukun naa indim ake atimira nitum iropiyiani bado. Iyiolo enkae naa ore ake enkata niata emasho tiang', enkiti masho akeyie niindim ateyieng'a nena kukun inono, nenyae naa sidai pii amu itum naa iropiyiani, etum naa olairemoni iropiyiani. Neija nanu aidim atejo

Ore entoki naidim ajo naa ore entoki neibelekenye ena bae te nkop ang naa olameyu. Eeuo apa olameyu near nkishu neiting nkujit tenkop, neiting yiolo nkuasin duo apa naata nkarika netoyu neaku naa taata eitingo nkishu etuata ekumoki oonkishu. Nemeekure etii nkijit. Niaku ina neibelekenye enkop ang paa ore tanakata enkop ang naa olameyu ake otii tanakat

Ore ena siai temurua ang naa ninye sapuk ,keeta iltunganak intare naa ore sii eishoi oontare naa kisapuk neeku keponari oleng kake ore toonkulie saai naa kegol lasima pee epuoi airita kake ketii nemiritae kake misho oltungani elo esiai emu kelelek emin nilo aingoru nkolongi are neeku kegol akeyie.

Ore entoki naidim atejo nagira aasa tenewueji naa kadolita ajo ketii manure aa mbolea sapuk naitobirwaki tenewueji naa ore esidano ena mbolea naa keisidaia toolairemok, i saidia ndaiki peyie etumoki atubulu esidai naaki prevent sii enkulukwoni peeminyala enaa pemenap enkare naa kadolita ajo kesapuk naa ena naa sidai naa amu kenetipat naa tena siai e nkiremore. Neeku ajo nanu mbolea ena nadolita tenewueji naa sidai amu enetipat toolairemok

Ore embae naitiship tenasiai na ore inatoki natipikaki enkume na sidai amu kisaidia identity iyolou teneimin na iyiolou ajo enino na enaker na ore embae eare na kitobor mikingil aisumbua idol ajo kibungita ehira aisumbua metaa mikingira aisumbua aisho enkare metaa mikingil aisumbua amu ore enatoki na kisaidia peitobir nkishu ashu ntare neaku ina na nanu entoki nagira aitiship.

Ore entoki naidim atejo kegira aasa naa kadolta ajo ketii imbartan , nadolta ajo ketii development enewueji amu kadolta ajo ketii ewaya amu keibooyo naa nena tokitin metaa meponu naa aitanyamalisho tenkang , niaku kajo nena duo embae sidai nadolta tenewueji , naa kadolta sii ajo ketii iltorin otii kando nagira aitodolu nchere ndaiki enapieki napuoi aisho nena mbaratan .Ore enkae bae nadolta naa kadolta ajo kenyori enkop metaa etumito kuna parasini endaa nanya , naa kadolta ajo ketii dalili enchan metaa melau imparasini irkujit ashu kulie duo animals indaiki nanya .

Ore entoki naidim atejo, ore eng'eno naishaa neata oltung'ani tenewueji, naa lazima naa peisomea ina siai embaata oolkurupeni, esiai naa lasima naa piata ina ng'eno naa lasimo piishomo aisoma aisoma ana specify esiai naa embaata oong'uesi, neaku aidim nanu atejo ina ngeno duo eshaa niata oltung'ani pee itilaki ataasa ena siai, naa oltung'ani duake ake yoyote oidim ataasa ena siai naa lasima piata ina ngeno naa lasima piata naa tools pooki na lasima . ore enkai siai naa lasima peyie iata naa piiyiolo aiifrenshita moyiaritin naata lelo kuruoeni piiyiolou ajo ngai naata naa lasima peyiolo ajo nyoo nagira aendelea.

Ore entoki nadolita naa eunoto eton eitu eyay ntokiting olchamba naa ore enasiai naa kisidai amu ebulu ntokiting eitu eyay olchamba naa kebulu aitobiraki teneyay olchamba kake keyieu ake neitokini aingur tilo shamba amu keeku eidipa atibulu neidipa aibunga ntona neeku meitoki aimaa ingolikinot kumok ashu nifaa peebukokini engara peemitoki ainyal

Kadamu aitobiraki enkolong nataasa ena siai, kataasa mee mara nabo enaki katitin are, ataasa katitin kumok ena siai eunoto orpaek naa kaidim atejo kesai, kelelek ena siai oleng, bora akeyie pee iyiolou indim ataasa, iyata ina knowledge ajo kajo inko eniun, kaa kata ifaa niun lelo paek naa kakwa, kaa polea ifaa nintumia amu keata naa sii kuna daiki mbolea tofauti tofauti amu iyiolo irpaek neeta enenye, iyiolo mboosho neeta enenye, neija akeyie. Neeku naa ore enorpaek naa kaidim nanu atejo iyiolo siai eunoto orpaek naa kelelek oleng amu bora keyie inchoo enkare sidai, bora ispesa esidai naa bora nchoo mbolea naifaa. Kajo nanu kelelek ena siai naa katishipakine opa aasita naa kaidim ake, ore ake sii enkae toki naadim atejo naa kashipakino ake aas kila, kila pooki kata

Kaadim nanu atejo, ore ena siai tenkopang naa kesapuk. Ore esiai oontare naa ninye duo esapuk tenkopang. Yiolo duo esiai oo nkishu naa kiti oleng amu kekinyi naa, kuti inkujit naabulu tenkop. Neeku ore nena kuti kujit naabulu erishata natasha naa ntare ake idip. Neekunaadim nanu ake atejo, ore esiai oontare naa ninye duo esapuk tenkopang naa ninye duo eeta ilairemok kumok, ntare eeta amu ore ina kiti wueji ino naa kiidim aitosha intare inonok kake miidip naa nkishu. Neeku ina ake aaidim atejo, sapuk esiai oontare tenkopang

Ore entoki nadolita tene wueji naa kadolita oltungani ogira aitashe emadam nagira aitashe nadolita ilkunuyiani nadolita sii ibungita embuku naa kajo imbaa enkiremore egira aendeleza tene ajo enkiremore egira aitashiki tene wueji adolita sii enkaji teidie

Kaidim atejo ore eneikuni peetumi ena baye naa lasima piiyata engeno amu ketii olpaipi loonapita ngariak naa keipangaki naa toolkererin naa kelio naa ajo piiyata ina ngeno naa lasimi piiyio apimisho naa lasima piiyata inkiek naitosha esidai naa kadolita sii ajo lasima piiyata enkare naisho piitosha intokiting nituuno

Kaidim nanu atejo, aidim atejo ore entoki nanu nadolita tenewueji nagira aasa naa inkera naagira aisuj nkaik, adolita ajo egira aaituku nkaik, nenapita nkulie nkikombeni, ijo itodolu ajo endaa epwoita aanya. Naa ore according to ground natii kuna kera naa kitodolu ajo megol, ijo sukul etiiki enaa ajo ake nanu sukuul etii kuna kera kake meeta naa funds, itodolu ajo keeta duo shida itodua ajo keeta, keeta shida kuna kera

Kenetipat teneelieki orangi kulo kiek peemenya olasai niakuunaa kesidai amu meeya alasai lelo kiek naa keibooyo weeds peemebulaki amu kebuli ilkiek aa biyot naa meeta enyamali

Kaidim nanu atejo, ore entoki nadolita tenewueji naa kadolita, ore entoki naadim atadamu naa kadamu ajo keeta enkolong' naetwoki naetwo kulo tung'anak duo lenkiremore aisom, aisum duo iltung'anak esidano olchambai, esidano enkiremore, esidano sii erripoto oo nkishu enaa ntare neeku ina nanu entoki nalotu telukunya, aaidim nanu atadamu tenadol kulo tung'anak etii enewueji. Keitodolu ajo kegira iltung'anak aatum eng'no, egirai aaisho eng'eno negirai aitodol inkoitoi naifaa, inkotoi naifaa peyie peitubulunye, peitubulunye ndaiki enye, negirai sii aitodol aisom inkoitoi naifaa peyie errip, peyie errip inkishu enye, nena daiki naifaa nisho. Ina nanu entoki nadolita, naitadamu ena pisha

Ore eng'eno naifaa peeta oltung'ani tene naa kifaa peeyiolou ajo kaji eiko teneibung' osindano, kaji iko tenereu ena mashini nifaa sii peyiolou ajo kaji iko tenerip inkilani neyiolo aisaina pookin metaa ore pookin najokini metaasa naa keyiolo. Ore sii enkae toki naifaa peeta naa kifaa neeta material nifaa neeta emashini, nifaa peeta isindanoni, peeta iusii naaripie inkilani. Ore enkae toki naifaa peeyiolo naa kifaa peeyiolo airorie irkastomani aitobiraki metaa teneeta, teneeta oltung'ani entoki nayieu neripakini neliki neyiolo sii neeku keyiolo neiro sipat pee Melo ake nelej oltung'ani ajo keyiolo esiai nemeyiolo.

Kaidim atolimu ajo ore entoki nagira aasa tene naa oltungani logira ayel ingamuka torangi loonkamuka le kiwi naa korangi naa lodo

Ore tenidol ena siai naa kajo enkoteli ormaasai tenkop ormaasai naa meeta iltung'anak iropiyiani naaiterunye inkotelini sapukin neeku kiteru tiabori enaa ntokiting naata. Neeku ore naai entoki nanu najo naa pee eisaidiai kulo tung'anak menotito isiatin sidain ashuu eisaidiai meilepunye isaitin enye amu nena inkotelini tenkop ormaasai naa ore sii inkajijik naamanya nemeesidain neeku keyieu naai neing'uraari ine wueji

Kaidim atejo ore eng'eno arashu imbaak niyiwu pias ena siai naa lazima naa peyie iyata eng'eno oo mbaoi, lazima piishomo sukuul aisomea akeyie enkiti polytechnic aisomea akeyie ina siai oo mbaoi piitumoki naa ayeu aitobira nena baoi nitum aitobira inkajijik oo mbaoi neeku nanu ina, ina duo, ina duo ing'wno nifaa niata oltung'ani. Lazima niata naake eng'eno naa lazima piata naa ina ng'eno duo nintobirie, piata materials nintobirie nena tokiting, tokiting nijo inyundoi naa lazima piiyata. lazima akeyie piyata irmushumaani, nena tokiting akeyie pookin

Kaidim nanu atejo ore entoki nagira aasa tenewueji naa kadolita ajo ketii ilewa okuni loogira airragg torbahari, egira aipunga ina hewa orbahari. Kadolita naa akeyie ajo kegira aatoni tiatwa orbahari, egira irkulie egira airrag tenkolong', egira airrag teinewueji netii duo ilo sunyai. Adolita ajo egira duo atoni ake ai enjoy maisha teine wueji

Kaidim atejo ore entoki nagira aasa tene naa adolita ajo ketii oltrakta lotii enchoto orbaribara, egira aitobirr, egira ailimisho teina shoto, egira aitobirr orbaribara, egira aitobirr duo ilchambai teine wuei, egira ailim olchamba. Nadolita sii ilorin egira aaim inewueji nadolita ajo ketii enterit nagira apuku neeku imaanisha naa ajo tenetu eing'ori ina kulukwoni naa kinyala naa amu miigil naa aata duo, miigil aata, miigil apiru. Neeku inyala naa empiron oo nkulukwon tekando orbaribara

Ore ntokii nadamu tanadol ena siai naa kadamu naake nkitukore, nadamu tokishore kuloo besenii, lbaaketi doo nitumia burash nitumia nkaare. Neeku naa agira nanu ena siai aitadamu akitukore ene nitukusho doo te ang' aitukuu gilaani, atukuu lbaaketini, aitukuu ake eiyee ntokii naifaa netukuni nijoo gilaani. Neeku ninye nanu nia doo nanu adamu tanadol siai kaki doo eitodolu ajoo metii osabunu ene wueji naa keitodolu ajoo metii osabuni ankaare ake adolita, nadol eburash, nadol egilaa nagirai aitukuu olbaaket.

Kaidim nanu atejo ore eng'eno naifaa niata oltung'ani tene wueji naa lazima piisomea ina siai enkitobirata enkaji enaa duo esiai e matofali esiai oo nkulukon naa lazima naa piiyiolo esiai enkitobirata enkaji. Mee pooki tung'ani duo loidim aitobira enkaji, oltung'ani ake oshomo aisomea ina siai nye ake loidim ataasa ina siai, naa lazima naa piiyata ina ng'eno nintobirie naa lazima piiyata funds not funds lazima piiyata piiyata piiyata duo nena tools naitumai nijo wheelbarrow enkulubaro naa lazima piiyata lazima akeyie piiyata ntokitin duo pookin naifaa nitumiai tina siai. Neeku ajo nanu ina duo ina duo eng'eno arashu imbaa niyeu pee iyas ina siai.

Kaidim nanu atejo Kore ntoki nakira kaidim atolimu ajo ntoki nakira aasayu teneweji naakajo eita ltunganak oimiissiiana oo nkarai engotennye naagira duo hagiana arashu nkanashara kadolita nanu ajo kajoakeye ltunganak lonyora aaltunganak loimisiana duo etotona nkata naado atu edua naaku naa tata kegira naa tata aagianaa arashu achievemen nataasa nabo arashu e kaidim nanu atejo neja.

Aidim atejo ore entoki nadolita tene naa kadolta ajo entasat ena nagira ayierr orgali naa kadolta ajo teboo egira ayierr aitodolu ajo meeta oljikoni loitumiaa naairoshi kitodolu ajo emkima orkeek egira aitumia teboo naa ijio sapuk orgali oyierita ajo nanu either emalimui empishi ormalimuni oo esukuul, egira aayiraki nkera enaa olomirr arashu nkera enyenak neeku itodolu naa ajo entasat ena nagira ayierr orgali teboo.

Kaidim atejo, ore entoki nadol tene naa keitodolu ena swali ajo kanyoo idamu tenidol ena siai. Naa ore entoki nadamu nanu naa kadolita ajo kemeli ena natii atwa orbahari onapita iltung'anak naa kajo, kajo esiai oosamakini egira aas tenewueji, epwo ai harvest ashu ailimu duo ailimu, ai harvest isamakini tiatwa orbahari, naa ore sii lelo samakini duo itumiai te siai, kitumia ilairemok peyie emirr lelo samakini iropiyiani enaa kisaidia sii peetum, peenya, amu sii isamakini naa. Neeku ina duo entoki nanu naaidim atejo kadamu tenadol ena siai naa sidai sii toolairemok amu kisaidi naa ninche pookin pee etumoki anoto mpesai, anoto endaa, neeku yiolo naa iltung'anak oosita ena siai naa menya esumash naa ketum sii mpisai naitumia

Kaidim atejo ore embae naitiship tena siai naa kadolita ajo emoti ena nagirai aitumia nadolita sii enkijiko, orkijiko sapuk oitumiae aisavie endaa. Neeku iyiolo entoki naitishipita tene naa keitodolu ajo keeta ena moti ewueji neibung'i metaa mepej, mekipej teniimbung' enaa igira ayierisho naa sidai naa amu kitelelek esiai eyierare, naa kitelelek naa kisaidia naa pee mekipej esaa nigira ayierisho. Ore sii ena serving spoon naa kadolita ajo keitumiai tesaa nigira agil endaa, agilaki iltung'anak tiaji endaa naa kajo nanu ina duo entoki naagira aitiship. Ore sii quality ena moti naa kitodolu ajo kesidai yani sidai naa quality enye metaa mee mesioki aiting', mesioki adanya, nemeinyala sii eneitiari. Neeku kaidim nanu atejo ina duo embae naitiship tena siai

Kaidim atejo kore entoki nadolita, kaidim atolimu ajo kore entoki nagira aasa tene wueji naa kadalita ajo koltunga'ani ogira aitobir entila, ajo keinoto ena tila einyale, neaku naa egira aitaiten, egira aitumia duo ilo toki oikenieki, leikasieki peyie esidanu naa ena tila. Neaku ajo nanu ina toki nagira aasa, kadolita ajo either keinyale ena tila anaa keinoto puncture neaku naa keigirai aitobir, aitaiten nena nuts nataa loose pee etumoki naa ataasisho, petumoki naa pee etiaki naa atushukunye state enyee naa duo sidai. Kaidim atejo neija. Kadolita ajo egirai aitumiya ele toki tuo leitu.

Kaidim atejo ore entoki nagira aasa tene wueji naa kadolita ingera naagira awoku engare naa inesukuul naa kitodolu ajo mee sidai engare naa torhono naa amu meeta enkare safi nawok eitodolu ajo meeta engare sidai nawok naa kitodolu naa ajo keeta naa enyamali enkare ena sukuul neeku naa ifaa naa neidoki serkali enkare nawok kuna kera amu keyaki ate imuoyiaritin amu iyiolo naa ajo kayau enkare suuji imuoyiaritin nijo cholera

Ore entoki nalotu indamunot ainei naa Nairobi ene naa kitodolu ajo sapuk elororo obiashera egira iltunganak aas biashara naa kila oltungani neasita inkiasin enyenak naa kadolita ajo ketii iltunganak kumok ene wueji naa ore enkumoi oltunganak tenewueji naa imbiasharani enye easita naa ketii loogira aasaki kulie tunganak esiai ooloosita imbuasharani natobolokitio ate oloota ingarhin naa keutu ajo kena ena gharhi iltunganak naa keeku kutu iltunganak oitumia ingharhin enye amu kenap iltunganak kumok ena arhi iltunganak 50 na keitaa kiti enkinyalata enkiyanget tenaalo e Nairobi

Kaidim atejo ore entoki nalotu indamunot naa keitoolu naa ajo iltung'anak kulo lesiai ee bodaboda neeta iltukituki lenye naa keas naa biashara enye eimu ena siai e bodaboda keitumiai lelo tukituki lenye aanap iltung'anak iwejitin naapoito naa keitodolu naa easita biashara naifaa peyie etum impisai peetum impisai en'daa oropiani naisumie inkera enye niaku itodolu ajo iltung'anak ootii hustle Ore enkae naa keifastisha esiai elototo, ewueji neloito oltungani nelakwa naa kitelelek naa kesioki oltuatabai ewueji neloito

Kaidim nanu atejo, iyiolo bena si,I eneikunari tenkop ang' naa kajo nanu kesiiai oolotorok ene. tene wueji naa etum iltunganak orkenkei ashu asali ore ele tungani egira ai harvest kulo kidong amu keji Kuna tokitin tenkop ang' inkidongi. amu ore Kuna kidong'i ninche ejing iltunganak nitobiru Ina ilo kenkei lenye. naa ilo kenkei naa epuonunui aitobir, nepuoi Aamir naitayuni iropiyiani. eimu kulo .ilo kenkei opuoi aamir. naa ketum sii iltunganak kulo duo. kulo airemok duo mpisai naitumia. naa kisaidia naa te siai,e biashara naa iyiolo sii ena esiai keyieu iltunganak oisomea kidim ai hantola ena siai. keyieu naa iltunganak ooyiolo ena siai aitobiraki.

Kaidim atejo ore entoki nadolita tene naa kadolita olbaribara ogharhin naa kadolita emukokoteni wolkibaoni natii ngalo olbaribarani nadolita sii ilkiek naa kadolita sii inkulukuon ten'da kae shoto wosunyai Nadolita sii iltung'anak loogira aapuo tolbaribara

Kaidim atejo, ore ene dukuya naa eng'eno. ore eng'eno naifaa pee iyata, pee isomea Ina siai eripare. lasima akeyie pee iyiolo naa iyiolo eninko peyie intobiru inkilani, ana kiyakini akeyie i design yeyote .naa kidim naa ataasa igira aitumia eng'eno esukuul. ore enkae bae, ore ntokitin naifaa pee iyata, peyie iyas ena siai. naa lasima naa pee iyata Ina mashini pee iyas ena siai. naa lasima pee iyata nena materials nintumia ,naijo Nena Kilani duo. ilkarash lintumia peyie iripisho. naa lasima peyie, iyata Ina ng'eno akeyie. niyata materials niyata Ina mess duo ninteleki nena kilani inonok. neeku kajo nanu nena duo, ntokitin naifaa niyata oltungani. pee idim ataasa ena siai. naa lasima sii pee iyata mpisai ekutosha pee itumoki ainyiangu lelo karasha. nitymoki ainyiangu nkitampaani akeyie yeyote naifaa nintumia ,peyie itumoki atiripisho.

Kaidim atejo ore ena siae naa ekeibelekenya toosan amu yilo naa ena nitodolu Ajo iropiyiani Kuna naache ilo aitumiya nilo idim tenakata nebungita Kuna pisai kake ore piimba ore piilo nilo aitumiya nilo anyiangishore neeku keimaanisha ore toldaiikani nibelekenya neeku inatoki duo niloito ainyiangu neeku nanu kajo naibelekesha naa itu naa taata enaa

Kaidim atejo, ore entoki nagira aasa tene naa kadolita ajo oltung'ani ele ogira, kadolita ajo oltung'ani ele ogira anap irkiek neimaanisha ajo eshomo osero nelo aitayu irkiek tosero. Neeku naa kenapita kulo kiek aya ang', enkang' enye. Neeku ore nanu entoki naidim atejo kegira naa ainyal. Neeku itodolu naa ajo egira ainyal osero, ifaa naa neeku ina nagira ai sababisha peemesheita amu iyiolo ena dung'oto oorkiek eimaanisha ajo eshomoita agil irkiek nitodolu naa ajo megira naa irkiek abulu irkiek amu kejo ake ebulu irkiek nepwonunui aagil. Neeku eitodulu ajo megira naa kulo tung'anak aas esiai enaa enifaa, megira aasuj sheria, megira aasuj sheria ajo meifaa nedung'i irkiek. Neeku kajo nanu kifaa ninche neirekebisha iltung'anak naa duo kulo tung'anak lootii around kulo seroi peemitoki adung' irkiek neitumia naa, neilinda naa enkop peemeitoki adung' irkiek

Ore entoki nagira aitiship tene naa keitodolu naa ajo kesidai tenintoti ingwesi osero niaku keitodolu naa relationship sidai toltungani oo toongwesi naa keitodolu naa ajo kerhipitoi nena ngwesi esidai naa meeta ketayilito ingoitoi sidai narhipie kuna ngwesi Etonyorha iltunganak ingwesi egira aitoti kenyor ninye kuna ngwesi tenedolu oltung'ani amu keyiolo ajo megira apuonu aar

Kaidim atejo oree entoki nagira aasa tene naa kadolta ajo ingera esukul kuna naakitodolu ajo keishopito inkilani esukul naa kitodolu ajo kegira atoni tenkop aanya endaa adolta ajo kegira aanya olkeseri naa kitodolu naa ajo kegira naa aanya endaa naa tiabori olchani neaku iyiolo inkumoi enye oree doi ninyee pooki neemeta inamuka neaku kitodolu naajo kegira kuna kera aimaa osina oleng ifaa naakeyia neingurakini neing'uraa serikali akeyie enakop eee Kajiado South peyiee amuu kitodolu naajo kegira ingera aimaa osina oleng .Megira ninye intoipuo atuum impesai nainyang'akinye inkera enye inkamuka enaa duo ninye peitobiraki naa ninye skul esidai neaku kajo nanu keifaa duo ninye neingurari inkera esukul amuu kegiraa aimaa osina oleng.

Kaidim nanu atejo ore entoki nagira aasa tenewueji naaa kadolta ajo entasat nagira anap inkifagioni aitodolu ajo kegira alo amir kuna kifagioni enyenak naa kitodolu sii ajo kenapita enkerai naa ore duo tenaigor naa kitodolu ajo kegira enatasat aimaa amu ijo ninye ore okishopei , ore ninye enkerai openy meeta nkamuka , meeta ekofia , nirowua enkolong nemeeta ormwambuli

kaidim atejo ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena naa esabu ena baa akeyie ee equations akeyie kuna nikiyas apa kitii high school ,naa kitodolu ajo kegira aitodolu ajo ibaa akeyie ehesabu kuna kitii high school.

Ore entoki naalotoki indamunot naa enkaji ever eserkali e judiciary naa kajo kisuma opake enaa enkaji naihandlieki intokiting na ine easieki isuaritin pooki eserkali nena akeyie pookin

Ore entoki nalotu naa ena siai en online jobs e marketing, advertising naa ninye taaduo sidai amu ore iltunganak kumok limigiero lemeeta isiaitin naa eret ena siai oleng Sidai amu melasima peelo oltungani ekopisi peas esiai neaku is isaidia iltunganak kumok naa esiai sidai ina

kaidim atejo naa naidim atolimu anaa nagira aasa teneweji naa kadolta ajoo ketii ele kijanai ogira airorie ena tito anaa kulo kuliek nijo ilau ajo loororen kulo kuliek? enda tito ooo elde likai kijanai neaku ajoo nanu egira duo aliki kuhusu olkwak loomaasai neaku kajo nanu inaa nagira aasa tenewueji tenaa anaa kegira aikilikwan kuhusu olkwak lenye sininye inatito anaa kegira aliki esidano anaa embatisho olkwak loolmaasai.

Kaidim atejo ore entoki nalotu indamunot ainei naa kadolita ajo papa lenye ogira aisum enkerai enye naa keeta naa ntokiting naagira aitodol egira akeyie aitodol ajo nyoo nagira aasa tinasimu egira aduaya ntokiting naagira aendelea niaku kajo nanu anoto ake duo ntamunot ainei niaku entoki sidai amu egira aifunza te mtandao peeyiolou siininye etonita ajo kanyoo nagira aasa niaku kajo siinanu ina duo esidano piisom papa lenye enkerai enye ashu ntoiwuo naa lazima naa peeyiolou ntokiting naagira aasa tenkop naa duo tenakata Ajo nanu kegira aikilikwan anaa kegira aijibu anaa kegira aisuma neeku kesidai naa tenichek ingera tenaa kegira aendelea esidai tesukuul

Ore ena siai teneasi esimu, teneasi esiai te esimu aa imasaa edijitali anaa lapitop anaa simoi, naa keidim aishoo sirkali meilepunye, keishooyo iltunganak ntokitin nayeu neas sirkali eimu digitali, naa keiredius sii bleemo ashu nkilaumu esirkali to ilbarnot anaa esiai amu keaku keas iltunganak ntokitin te siatin enye etii inkangitie naa keiko sii, keisho sii olosho ashu sirkali meilepunye country ashu inchi metaa kesidai tengaraki meatae ewueji iltungana kumok oilaamuno amuu keas iltunganak siatin e online nekau.

Kaidim atejo ore entoki nagira aasa tene naa keitodolu ajo entito naa entasat en'da eidipa sukul egirai aishozawadi enaa kegirai ailepie ninye ama jo kadolita ajo ijo ninye ajo University hitimu ashu egirai apromote tesiai naasita naa iltung'ana lesiai kulo

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kitodolu ajo inkerakuna e sukuul naa egira aisum egira mmh aiacquire knowledge toonkompyutani na kitodolu ajo kegira naa airaise enkisuma enye eimu inkompyutani egira aatum eng'eno eimu kuna kompyutani keeta ilmwalimuni oogira aisum ninche Kitodolu ajo embae sidai ena teneas inkera ena siai amu ketum naa engeno nagut naa keyiolou sii intokiting naagira aasa tolkerenget le Kenya

Ore ena siai naa kadolita nanu ajo iltunganak oogira aitodolu olkuak lenje eneikunaari amu ore siiniinche en'da shoto ang' olmaasai naa kitodolu ajo ore isaai naata siininje imashoi akeyie isiaitin naagira aasa aamurat ilayiok na keesi naake ena siai, kishopi ilkarash neranyi nemani akeyie enkang netii imanyat iyiolo naa kuna kajijik oolmaasai ajo keji manyata nishopi akeyie ilkarash nishopi isaen

Ore nanu entoki naidim atejo, ore entoki naifaa niyasie tenirikino pin e benki naa kajo naa idim nilo ebenki nataanam e bank duo naatana teine nikipuo aibelekenyaki, enaa idim ake sii ina app nikiliki atiaki ewueji nigero yiabori tine forgot password. neeku ina forgot pin. enaa password idim nirony pee iyiolou naa idim aibelekenya pin kake ore entoku duo naaji, naifaa naleng nias, naa pee iya Ina card ino ebenki natana nilo naa akeyie aeleseki naa ajo itorikine pin ino naa ekeidimi aibelekenyaki. ina pin eeku kajo nanu Ina ake esiai nifaa nees oltungani tenirikino. pin enye. ina naa idim neees oltungani.

Ore entoki ajo nanu, ore entoki neifaa neas orkirenget eimu naa esiai ee NMS recognition naa keitumiya NMT recognition peyie eyiolou peyie etum rekods oltunganak, inkarn oltunganak, onkarn oltunganak onkampunini naa keisaidia sii peyie eidim atayiolo anaa peyie eidim atayiolo, peyie peyie eiprotekt citizen anaa iltunganak loomanya ilo irkirenget naa keisaidia sii peyie eyiolou imbaa nagira aasa, imbaa sidan ontorok naagira aasa, neisaidiya si peyie eitobir irbaribarani peyie eshum records neitobir irbaribarani nedol wuejitin neifaa neitobiri naa keisaidia sii peyie, pee peyie etum usalama tanaa peyie eriiip oltunganak loomanya ilo irkirenget, naaku kajo nanu ina duo esidano kajo inaduo eifaa neas orkirenget eimu ina name entry recognition.

Kaidim nanu atejo ore ena university funding naa sidai teda shoto ang amu keisaidia Nkera pee endelea tee nkisuma naa ketum naa Nkera aendelea tee nkisuma enye nepuo sukuul ore Kuna nemeeta ntoiwuo egolon pee eya sukuul naa keisaidia pee etum Nena kera aitimiza ntokitin apa nayieu tee maisha enye neeku kajo nanu kisidai ena university funding amu ore ninye kwanza Nkera naidipa apa sukuul netela fee naa keisaidia pee epuo sukuul peeyie endeleza enkisuma enye ore duo eng'eno apa nayieu oltung'ani naa keisaidia akeyie enashoto ormaasai petumoki ailepunye petumoki nkera kumok anoto enkisuma netum eng'eno neeku kajo naa enaduo naanu mbae najoito kisidai ena enetipat ena siai tenkop ang ormaasai neeku kajo sirkali pee endelea akeyie aishooyo Nena fund peyie etumoki Nkera andeleza enkisuma enye neeku kajo Nanu ena mbaa etipat Tena university funding

Kaidim naa atejo enadol ena siai nitodolu ajo kegirai ai zingatia biotishu, biotishu ooltung'anak neeku kitodolu naake ajo kegira naa iltung'anak aiendelea esidai. Neeku kadolita naa ajo kegira naa serikali aing'orr negira ai zingatia naleng' biotisho ooltung'anak egira naa embae ina sidai nakaidim ake atejo peendelea ake aas embae naijo ina amu kadolita naa taata oshi iyiolo ninye level ooltung'anak omwoyia neshomo abori amu etaa naa enedol oltung'ani ajo ketamwoyia nekwet ine wueji e sipitali ena ina health center atum embaata. Neeku ajo nanu enadol ena siai naa e siai sidai oleng naasita serikali neeku eyieu ake neiendelea, aiendelea akeyie aabaiki akeyie ena shoto e Kajiado South amu naa, kiata naa upungufu oo sipitalini, neeku kajo naa sidai eneendelea ailepunye ina siai ne endeleza petumoki naa iltung'anak aiendelea esidai netum biotishu sidai

Kaidim atejo ore entoki nadamu tenadol ene naa kitodolu ajo inkera kuna naata inkadii ekilini neaku naa imaanisha ajo eitu apa etum birthcertificate aa kutiti niaku naa tenakata etaba inji egirai naa ainguraki nene birthcertificate neaku kajo naa nanu embae sidai ena te serkali peyie emanaa apuo rurals peepuo amu kumok ingera naleng oltunganak botoro lemeeta nena pala neeku kajo nanu mpaka nepuoi ainguraa peetumoki naa ainoto neeku kajo nanu embae sidai ena naasita serkali tookuna kera naamanya kuna kwapi nemetiimaendeleo naa embae sidai nayieu neinguraari

Ore enapisha ore entoki najo egira enkerai akweni naa keeta disability mayiolo tenaa ketoiwuoki etiu neija ashu surgery enkerai nagira aitashe etishipe naa keeta enkaji natipikaki ilchumai neeku ina nagira aasa tena pisha

Kaidim nanu atejo ore paa enetipat ena siai amu ore ninye kwanza nadolita Ajo esiai oo ldakitarini ena edolita Ajo oldakitarii ele loogira aitibu oltung'ani omuoi esidai naa enasiai amu ore naa too kerenket lang naa enetipat ena siai enias oltung'ani amu mitokini alau iltung'ana obakisho ashu eloishooyo biotisho neeku kajo Nanu enetipat enasiai pii too kerenket lang naa aidim naituku irbarnot pee epuo aas ena siai petumoki naa anoto esiatin naa petum sii eng'eno petumoki aitibu iltung'ana moyiaritin pookin nataa neeku kajo enetipat ena siai too iltung'ana ll kerenket lee KAJIADO neeku kajo Nanu kaitukuj iltung'ana pee epuo aas ena siai amu enetipat naa kisho sii iltung'ana eng'eno

Wore tenadol ena, naa kadoolta intokitin oonkiyia naaji earpods tenkutuk oolashumba, naa wore entoki naisaidia naa kisaidia te, wore pee itii ewoji neboreki niyieu ninining entoki niyieu ninining, mikisumpua amu inakata ining aitobiraki tenipik inkiyia. Wore sii enkae toki, tenitii ewoji natii iltunganak, naa wore ikira ainining esimu ino, nimisumbua irkulie tunganak aitabuak amu keeku inkiyia inonok ake etii ninining. Wore si enkae toki, ekincho wore pee iosh esimu naa itii ewoji natii olorei, naa mikimitiki iltunganak ining arashu ororei tenkaraki iata earpods toonkiyia arashu kuna tokitin oonkiyia, nikisaidia toningo aitobiraki ilo tungani likikita aoshoki.

Neeku naa kaidim atejo, ore entoki nagira aasa tene naa kitodolu ajo oltung'ani loota biashara neeku kegira naa, egira naake ai record Finances enyenak neeku itodolu ajo records kuna e finances enyenak metaa intokiting naasita. Neeku kitodolu naa intokiting, itodolu akeyie profit, itodolu akeyie impesai naanoto, nitodolu impesai nailusa, neeku kajo nanu naaduo ninye adolita nanu tene ajo personal finance statement naa itodolu naa ajo intokiting naata oltung'ani kuna. yani itodolu ajo yiolo ena naa statement e biashara enye enaa intokiting, enaa nataasa, enaa impisai naitumiayie, enaa intokiting naata tiatwa olduka lenye. Neeku kajo nanu ina naa itodolu ena pisha natii ene wueji. Naa kajo ake nanu sidai ena toltung'ani ena amu kisaidia naa Isaac naata imbalance akeyie statement enyenak naa peeyiolou enaa kegira ai make profit enaa egira ai make loses neyiolou oltung'ani aibalansa neyiolou ajo kifaa neiongezea ashu kifaa nepik effort intokiting nagira aas